Harĩ ũrĩmi, mogarũrũku ma rĩera o mũthenya, nĩmathũkagia imera, oho nĩkuga mahinda makũgetha na kũhanda nĩmahĩngĩcananga, ũndũ wa mbere ũrĩa ũhĩngĩcanaga hakinya nĩ kũhanda, nĩ rĩrĩa mbura yaura nene, mbura ĩngiura nene gwakorwo na mĩaraho, nĩgũtũmaga mĩgũnda ĩthũke na tĩri ũgakuo nĩ kĩguo ũguo kũgirĩrĩria arĩmi kũhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũndũ wa kerĩ mbura ĩngiura ĩcereirwo nĩtũmaga kĩmera gĩcukumwo mbere, ũguo nĩkuga atĩ, arĩmi nĩmekũhanda irio macereirwo, naũ nogũtũme gũkorwo na ng'aragu, kana ũnyihu wa irio iria arimi metereirwo matware thoko, hakinya ník'getha, indo iria irĩthũkagia kũgetha harĩ ũcenjia wa rĩera, nĩta, kura mbura hĩndĩ ya magetha, mbura íngiura hĩndĩ ya magetha, nĩtũmaga irio ta mbembe, ona kana mboco cithũke nĩgũkorwo nĩciambagia kũmera irĩ citarí ciagethwo, ũguo nĩcitũmaga mbembe na mboco ithũke kana o mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩthũke, ũguo nĩkuga, hĩndĩ ĩrĩa rĩothe kwaura, no hĩndi ya magetha mboco kana mĩmera o ĩrĩa yothe nĩthũkaga.

Aingĩ, matiũĩ ũrĩa IPOA yugĩte, IPOA nĩ rĩtwa rĩa gĩthũngũ rĩrĩa riugĩte, Independent Policing Oversight Authority, rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rũthuthuragia mawĩra marĩa mararutwo nĩ borithi, kana borithi nĩmararũmĩrĩra watho ũrĩa wagĩrĩire, na ningĩ makarora kana borithi nímara, nĩmareka ũrĩa watho ugĩte rĩrá maranyita raiya, na rĩrĩa maratwara raiya thero, kana thero-inĩ, ona akna rĩrĩa maratabania wĩra wao wothe, rũu nĩ rũhonge rũrĩa rũthuthuragia ũruti wĩra wa bũrũri ka nĩũrathi nambere na mũtaratara ũrĩa wũigĩtwo nĩ thirikari, IPOA nĩ rũhonge, rũkoragwo rũrĩ rwa thirikari, na rũigĩtwo ho nĩgetha kũgitĩra raiti cia aborithi, na raiti cia wĩra ũyũ wa ũborithi, kaingĩ, rĩrĩa borithi magĩa na kĩci, kana rĩrĩa makorwo na ũndũ wothe ta njukũ, IPOA nĩyo yoyaga wũigĩrĩrĩki ũcio, gũtigĩrĩra kĩhoto nĩkĩonekana, na gũtigĩrĩra nĩyarora mĩena yothe mũno mũno makĩria mwena wa borithi.

ĩno nĩyo mĩtaratara ĩrĩa ĩtũmĩkaga kwandĩkithia kana gũthondeka akaunti ya ecitizen, ũndũ wa mbere, mũndũ athiaga agacerera rũrenda rwao, nĩruo www.ecitizen.go.ke wahihinya rũrenda rũu, nĩũgũthiĩ ĩkwĩre wĩkĩre namba yaku ya gĩbandĩ, warĩkia gwĩkĩra namba ya gĩbandĩ, nĩgũkũria maũndũ ma kwĩgiĩ, ta mĩaka, kana maũndũ ngũrani ngũrani ta marĩtwa, ona kũrĩa wũikaraga kana kũrĩa umĩte, na maũndũ maku mwene nĩũbatiĩ wĩkĩre hau, kĩrĩa ĩgũkũria, ũndũ ũcio ũngĩ, nĩkwĩraga ũthondeke, password, password ĩno nĩyo ũrĩtũmagĩra kũingĩra nayo, na ũndũ wa, ũcio ũngĩ nĩgũkwĩra ũmĩnengere namba ĩrĩa ũtũmagĩra ya thimũ, na namba ĩyo nonginya ĩkorwo yandĩkithĩtio na gĩbandĩ gĩaku, kana, angĩgagĩkrwo ndũkũnengerana namba ya thimũ noũnengerane email yaku, nĩgetha ũtũmĩrwo, namba kana kondi ĩho, ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũ verify warĩkia kũ verify, nĩguo ũthiaga ũka log in, na weka ũguo nĩũkũhota kuona motungata mothe ma thirikari, ta makuoya license makuoya passport, na motungata nginya ma SHA na ma maũndũ mangĩ ngũrani ngũrani.

Huduma centre ĩrĩa ĩ hakuhĩ na gĩcigo kĩrĩa njikaraga, nĩ huduma centre ya thĩka, motungata huduma centre - inĩ ĩno, nĩmakoragwo me mega mũno, nĩgũkorwo andũ arĩa meho obici-inĩ icio, matigaga mũndũ mũno, na mĩtaratara nginya gũbanga raini nginya gũtangĩkĩrwo na kũheana ũrĩa ũkũrio ũrĩa ũrenda gũteithio, gũkoragwo kũrĩ ũndũ wa naihenya mũno, koguo nĩkuga atĩ, huduma centre ĩrĩa ĩkoragwo ĩ hakuhĩ naniĩ nĩkoragwo ĩkĩte maũndũ mothe, na ĩna wũigĩrĩrĩki wa gũteithia mũndũ oharĩa hothe arenda na kwa ĩkaga ũguo na kahind kanini mũno, ũguo ũgakorwo ĩgĩteithĩrĩria mũndũ gũtũmĩra mũthenya wake, kana kwaga gũteanga mathaa rĩrĩa arenda gũkinyĩra motungata marĩa maheanagwo gũkũ.

Ikundi iria iteithagĩrĩria ũthii wa nambere harĩ ũrĩmi, cikoragwo ta IGAD, FAO, na AGRA, ici nĩ ikundi iria iteithagĩrĩria mũno, harĩ gũtigĩrĩra ũrĩmi nĩũrathi nambere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ikundi ici nĩcibundithanangia, na cikahota gũka na njĩra cia kũrũa na ũcenjia wa rĩera, mũno mũno icigo-inĩ iria cikoragwo cigũmĩirwo nĩ wagi wa mbura, kana cigakorwo ciagĩte gũkowo na rĩera rĩega, rĩgiĩ kũhanda kana kũrĩithia mahiũ, ũndũ ũrĩa ũngĩ ciĩkaga, nĩciteithagĩrĩria mũno gũtigĩrĩra irio iria ciatiga handũ, nĩ irio cikinyanĩirie ikĩro, na ũguo nĩkuga, mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na kũrĩa irio citarĩ njega, nĩnyihanyihagio nĩ ikundi ici, nĩ ikundi cirĩ bata mũno hakinya nĩ ũgima wa mwĩrĩ, ũndũ ũcio ũngĩ iteithagĩrĩria, nĩgũtigĩrĩra nĩmatara arĩmi kana gũtigĩrĩra ũrĩmi nĩwakorwo ũgĩtwarithio nambere kũringana na imera iria cikoragwo cirĩ kuo thĩ-inĩ wa mwaka, kĩmera ta rĩu kĩa njahĩ, kĩmera kĩa mbembe, kĩmera kĩa mboco, icio nĩcio imera iria cikoragwo citũgĩrĩtio mũno gĩtarũ-inĩ kĩa afrika, ona kana rũhĩ-inĩ rwa afrika, koguo, ikundi ici, nĩciteithagĩrĩrira arĩmi kũhota kũemenya nĩ atĩa megwĩka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Kwaga kũrĩha mbeca harĩ express way ya Niarobi, nĩ ũndũ ũmwe wokire gũteithĩrĩria mũno, nĩgũkorwo nĩũnyihanyihĩtie gũkorwo gũ kũra kwa mbeca, tondũ rĩrĩa njĩra cia kĩrĩu ciratũmĩka kũrĩha mbeca nĩci nĩcinyihagia risk ya kũra, ũndũ wa kerĩ, nĩ gũkorwo nĩcianyihanyihirie wũici rĩrĩa ciambĩrĩirie gũtũmĩra njĩra ĩtarĩ ya kũrĩha mbeca, ũguo nĩkuga, mbeca icio nini irĩa cia kũrogota mbeca kana irĩa cia kũingĩra express way citirĩkoragwo na wũici o wothe ũrathi nambere, ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ, thibindi nĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya bata mũno rĩrĩa mũndũ aratũmĩra express way, koguo nĩkuga, kũrĩha na mbeca nĩgũteangaga mathaa maingĩ, tondũ mũndũ rĩrĩa aranengerana mbeca agacoka ageterera cĩnji, nĩgũkoragwo na ũteangi wa mahinda, koguo, na rĩngĩ mũndũ noakorwo arĩ na ihenya, koguo nĩkuga atĩ ũrĩhi wa mbeca nĩwakinyirio mũico, nĩ ũndũ wa kũnyihanyihia matha marĩa mateangagwo, ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico, nĩgũkorwo nĩ tekinoronjĩ, nĩyo ĩroka yeheretie maũndũ ma ũrĩhi wa mbeca, koguo andũ nĩmatũgĩrĩtie njĩra cia kĩrĩu, ningĩ njĩra ici nĩcio cikoragwo ci cia kwĩhokeka, tondũ nĩcitigaga rekondi na cikahota gũcokio ciendekana.

Program ya tiktok nĩkoretwo ĩkĩmenyekana mũno bũrũri-inĩ witũ wa kenya mũno mũno na njĩra ya igũrũ, nĩgũkorwo ĩno nĩ program ya mwanya ĩrĩa ĩhotaga kũrehe content cia andũ ũrĩa mareka, na njĩra ya raithi, nĩgũkorwo ĩtũmagĩra tũbindiũ tũnini, na bindiũ nocio igĩkoragwo cikĩonanania mũno harĩ program ĩno, ona gũtuĩka nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ ta magwĩka advertisement kana gũtũmĩrwo mecĩnji na gũtũmanĩra mecĩnji. Tiktok ningĩ, nĩmenyekanĩte mũno, hakinya nĩha kwendia indo, kana kũgũra indo, nĩgũkorwo indo nĩcihotekaga kuonekana na njĩra ya naihenya, tondũ andũ aingĩ gũkũ kenya, nĩmahĩmbĩirie rũrenda rũrũ rwa tiktok, tiktok nĩ ningĩ nĩ kĩndũ kĩrĩ bata mũno, nĩ tondũ nĩ kĩndũ kĩnyihanyihagĩria mũndũ meciria rĩrĩa watua kwĩrorera bindiũ cia ikeno kana bindiũ cia kũnyihia cia gũkenia kana cia kũhoreria meciria, bindiũ ici nĩcikoragwo cirĩ nyingĩ, na noũhote gwetha kĩrĩa ũrenda kũringana na mood ũrĩa wĩnaguo, ũguo nĩkuonanĩtie gũkorwo tiktok nĩ njega makĩria ya Program irĩa ingĩ.

Wabici ya ũtungata wa ũrĩmi ĩkoragwo na mawĩra maingĩ mũno, mawĩra marĩa marĩ igũrũ mũno nĩ kwandĩkithia arĩmi, nĩgetha mahote kũheo mbegũ iria ciheanangwo nĩ thirikari na thogora wa raithi, ona to citikoragwo ci mbegũ peke yake nĩgũkragwo na indo ta bataraitha, kana thumu, kana indo iria irabatarĩkana mũgũnda ta ndawa ya kũhuhĩra tũtambi, ũndũ ũngĩ ũrĩa, wabici cia ũtugnata cirutaga, nĩ kũ nĩkuonia arĩmi njĩra njega cia kwendia irio ciao, kana magetha mao, ũ nĩũteithagĩrĩria arĩmi mũno, nĩgetha matigathiĩ mahĩa ma kũgũrĩrwo indo ciao nĩ broker tondũ rĩrĩa kwĩna wabici cia ũtungata, wabici nĩirutaga wĩra ũyũ, ũndũ wa gatatũ ũrĩa wabici ici ciĩkaga, nĩgũthomithia arĩmi njĩra njega cia gũtwarithia nambere ũrĩmi, ta, kũhe mahiũ irio iria cibatiĩ, kana ona gwetha onakana kũhanda na gwĩkĩra ndawa harĩ mĩmera ihinda-inĩ rĩrĩa rĩbatiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ningí wabici icio cia ũtungata wa ũrĩmi, nĩcitũmĩkaga mũno hakinya nĩ harĩa arĩmi marenda gũthomithio kaũndũ, kana rĩrĩa kwaumĩra mĩrimũ, na nĩmahotaga kwĩyumĩria na magathomithio.

Njanjo ya gatemo, nĩkoragwo kuo, njanjo ici nĩikoragwo ciĩ ngũrani, na nĩkũrĩ mĩthemba ĩtatũ, nĩcio Dukoral, Sanchoral, na Euvichoral, njanjo ici, nĩcionekaga mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ kana ma thirikari, kũrĩa ciheanagwo tũhũ, ningĩ ona ũngĩenda gũciona thibitarĩ-inĩ ingĩ nĩũgũciona thibitarĩ ya private kũrĩa nĩirĩhagĩrwo, ningĩ ona ũngĩthiĩ pharmacy kana chemist, njanjo ici nĩũgũcikora kuo, ici icio nĩcio njĩra irĩa njanjo ici cionekaga nacio.

Ũthomithania wa kũbanga ũciari harĩ gĩthomo kĩa rĩu, wĩ na bata mũno, nĩgũkorwo hĩndĩ ciothe mwana aratua gũtua itua, aratua gũtua itua rĩrĩa akĩmenyaga maũru marĩa egũkorwo akĩreherera, koguo ũcio nĩ ũndũ ũgũtũma mwana akorwo akĩmenya na ahote gũtua itua akĩmenyaga ũru warĩo, ũndũ ũngĩ, nĩũhotaga kũhe mwana wa mũirĩtu hinya, na kũmũtũma akorwo e gĩthomo-inĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihinda iraihu, nĩgetha ahote kũhingia irooto ciake, ũndũ çio ũngĩ, nĩũhotaga, gĩthomo gĩkĩ nĩkĩhotaga kũnyihanyihia mũrimũ na morwaru marĩa marwaragwo kumana na gwĩka maũndũ marĩa maumanaga na kũrehe ũciari, na ningĩ nĩmanyihanyihagia mĩrimũ ya STI's na mũkingo, koguo nĩkuga hingo ciothe ũrabangwo ũciari nĩ, gũteithagĩrĩria mũno ciana kana andũ arĩa anini mahote kũgitĩra na kũnyihanyihia mĩrimũ te no, ũyũ nĩ ũndũ ningĩ wa bata mũno nĩgũkorwo nĩũnyihanyihagia kũgĩa ci mahu mĩaka-inĩ ya ũnini, ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ ciana nĩihotaga kũrĩkia thukuru, na mathomo mao matarĩ na mathĩna ma gũkorwo mena mahu, kana mena ũciari kana magakorwo mena ma jukumu ma kũrera.